Ũhũthĩri wa thimũ nĩũnyihagia kĩo kĩa mũrutwo thĩiniĩ wa mathomo na mũrutwo akamenyera gwĩkĩra mathaa maingĩ thimũ-inĩ, akangĩra thĩiniĩ wa nenda itiganĩte, nginya nenda itagĩrĩire, rĩngĩ akahũthĩra mathaa maingĩ kwaria na arata ake akĩhũthĩra thimũ, ũguo akaga mathaa maiganu magũthoma, ma gũcokera wĩra urĩa mathomithĩtio nĩ mwarimũ thĩiniĩ wa kĩrathi, ũguo mũrutwo agathiĩ na mbere na kũgũithia grade yake thĩiniĩ wa mathomo.

Mathomo ma gĩthũngũ ,gĩthweri ona mathabu nĩ mathomo marĩa matũmĩkaga mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre, na harĩ mathomo ma gĩthũngũ na gĩthweri nĩ mahotithagia mũndũ kũhota kwaranĩrĩa na mũndũ ũrĩa ũngĩ ũtarahũthĩra rũthiomi rũrĩa we ũhũthagĩra kwaria narũo ,namo mathomo ma mathabu nĩ mateĩthagĩa mũndũ harĩ gũthima indo itiganĩte kana ningĩ ũtari wa mbeca nĩ tondu mbeca nĩ ihũthĩkaga thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ o mũndũ o mũndũ nĩ acihũthagĩra.

Njĩra cia gũthomithanĩria mũciĩ, cirĩ ona bata nginya ũmũthĩ, nĩtondũ ti mandũ mothe, mathomithagio thĩiniĩ wa thukuru, kũrĩ maũndũ ma kĩmũtũrĩre marĩa mũndũ athomithagio thĩiniĩ wa mũciĩ. Na maũndũ mau ũngĩaga gũthomithĩrio thĩiniĩ wa mũciĩ, no ũkorũo rĩngĩ wĩna ũgĩ wa gĩthomo, no ndũrĩ na ũgĩ wa gwĩka maũndũ mamwe, thĩiniĩ wa mũtũrĩre. Na mũtũrĩre no ũgĩe ũhoro wa gũkũrituhĩra, rĩrĩa watuĩka wa gũkinya handũ ha gũĩteithia we mũenyewe

Mũrutwo o wothe nĩ agĩrĩirwo kana nĩ agĩrĩire ni gũkorwo arĩ na ũgĩ wa kũhũthĩra indo itiganite cia tekinoronjĩ na njĩra ĩria yagĩrĩire, indo icĩ nĩ ta thimũ, kompiuta ĩtiganĩte na nĩgetha mũrutwo ũyũ ahote gũetha ũgi thĩiniĩ wa intaneti, akĩhuthira njĩra ici kana indo ici cia tekinoronjĩ itiganĩte, nĩ tondũ no yo njĩra ĩria angĩhota guetha aja ya ciũria iria orĩtio thĩiniĩ wa kĩrathi, kana gũthoma makĩria akĩhuthira intaneti arĩ na ũgĩ wa kũhũthĩra indo ici cia tekinoronjĩ.

Niĩ nonyende ciana ciakwa, igakinyanĩria gĩthomo kĩao, harĩ gĩthomo kĩa ngathĩ ya igũrũ, na nĩgetha makĩnyanĩrie hau, nĩngĩaga na ũhoro wa, kũmatara, na kũmahinyĩrĩria mũno mũno, mekĩrĩre kĩo mathomoinĩ mao, na, ningĩ ndĩta mũciari, nĩndĩbangaga, na nĩgetha, ihinda rĩu rĩngĩgakinya, ngakorũo ndĩna mũthithũ wa, kũhota kũmathomithia, thĩini wa gĩthomo kĩũ kĩa ngathĩ ya igũrũ.

Mũtaratara wa CBC niĩ ndĩrona ũrĩ mwega mũno na wagĩrĩire nĩ tondũ nĩ ũrahota gũteithĩa mũrutwo na njĩra nene, na ũgateithĩrĩria ngĩnya mwarimũ ũrĩa ekũhota gũthomĩthĩa mũrutwo. Mũrutwo nĩ arahota kũmenya kĩheo gĩake, na ũhoti wake arĩ o mũnini. Nake mwarimũ akahota kũgĩa na ũũgĩ wa gũteithĩrĩria mũrutwo kũrĩngana na ũhoti wake na ũũgĩ wake ũrĩa enaguo.

Thĩiniĩ wa kĩgeranio gĩa KCPE, igerio irĩa mũrutwo ageragio nacio, harĩ na kĩgerio kana gĩthomo kĩa mathabu, gĩthomo kĩa gĩthũngũ, gĩthomo gĩa gĩthweri, gĩthomo gĩa cayanici, harĩ nginya gĩthomo cia social na gĩthomo kĩa ndini, icio nĩcio igeranio irĩa mũrutwo ageragio nacio thĩiniĩ wa KCPE.

Mamwe ma moritũ marĩa macukuru mageragĩra makĩgeria gũkinyanĩria gĩthomo kĩega kũrĩ arutwo nĩ ũnyihu wa arutani thĩinĩ wa macukuru, ũgakora cukuru ndĩrĩ na arutani aiganu a gũthomithia cĩana. Kũmwe gũkoragwo na mathĩna ma ũnyihu wa irathi ũgakora atĩ ciana irathomera rungu rwa mĩtĩ nĩũndũ wa kwaga irathi njiganu cia gũthomera. Kũngĩ ũgakora gũtirĩ na ũiganu wa mabuku ma gũthoma na ũgakora arutwo nĩ mararitũhĩrwo mũno magĩthoma thĩinĩ wa kĩrathi nĩũndũ wa kwaga mabuku ma gũthoma.

Atongoria a mũingĩ na thirikari nini gĩcigo-inĩ gĩa gwakwa nĩ manyitanĩire mũno gũkinyia thitima thĩinĩ wa macukuru marĩa marĩ macagi-inĩ thĩinĩ kana icagi-inĩ thĩinĩ na nĩgetha thukuru icio ihote gũthoma na njĩra ya kompiuta na ningĩ ni mambĩtie gwaka macukuru ma kompiuta kũndũ gũtiganĩte nĩgetha gũteithĩrĩria arutwo magĩe na ũgĩ wa kũhũthĩra tekinoronjĩ na kũhota gũthoma makĩhũthĩra ndinjito.

Morĩtũ marĩ magũmĩire, kwambĩrĩrio kwa macukuru ma gĩthomo kĩa ndinjito gĩcigo-ĩnĩ gia gwakwa nĩ wagi wa mbeca. Wagi wa mbeca cia gwaka irathi irĩa ingĩhũthĩrwo nĩ arutwo rĩrĩa marathoma, mathomo maya ona mbeca cia kũgũra indo irĩa ibataranĩtie thĩinĩ wa irathi ici, indo ta kompiuta, nĩgetha arutwo mahote, a gũthoma nacio, ona kũrĩha arutani arĩa mangĩthomithia arutwo aya nĩgetha magĩe na ũgĩ wa, ndinjito.

Aciari na aarimũ nĩ monaga ũhũthĩri wa apps cia gĩthomo kũrĩ arutwo ũrĩ mwega mũno na ũrĩ mwagĩrĩru, nĩ tondũ apps ici cia gĩthomo nĩ ihotaga gũteithia mũrutwo gũthiĩ na mbere na mathomo makĩria hĩndĩ ĩrĩa mũrutwo arĩ thĩiniĩ wa rũtha, na kũrĩa rĩngĩ mũciari atangĩhota gũteithia mũrutwo kũhota gũthoma, apps icio nĩ ĩteithagia mũrutwo gũthiĩ na mbere na mathomo ona mwarimũ atarĩ hakuhĩ kana mwarimũ atarĩ ho.

Marigũ meru, mamenyagĩrĩrũo na njĩra ya mbere ya kwaga gũtinda makĩhihinyahihinywo. Ũndũ wa kerĩ, nĩmendaga kũigũo handũ hega, handũ hatheru, handũ matagũthũkio nĩ kĩndũ ona kĩrĩkũ. Na ũndũ ũngĩ wa gatatũ, nĩmaigagũo mendaga kũĩgũo handũ, hatarĩ na rũgarĩ, na nĩgetha matigatuĩke ma gũthũka naihenya, nĩtondũ nĩmathũkaga naihenya mũno.

Rĩrĩa ndona cabaci ta ici, nyonaga ũtaramu mwega wa mũrugĩre na mũtaratara mwega ũhũthĩrĩtwo, nĩgetha kũruga cabaci ta ici, na ngagĩa na ũhoro wa kwĩrirĩria kũgĩa na ũmenyo ta ũyũ wa kũruga cabaci ta ici, nĩgetha naniĩ ndũĩke mũrugi njorua.

Wa mbere, nĩkũhoya ũrekeri, nĩũndũ wa gũcerithĩrio kwa mũrigo waku, kuma thitoo-inĩ yakwa. Gĩtũmi kĩa mũrigo waku gũcererwo, nĩũndũ wagũthũka gwa kompiuta, iria itũtaithagĩrĩria mũtaratara-inĩ wa kũruta indo thĩiniĩ wa thitoo, no kompiuta icio rĩu nĩtũcithondekete ikagĩra, na koguo mũrigo waku nĩũkahota kũwamũkĩra mũthenya wa rũciũ, mathaa-inĩ ma thaa kenda mĩaraho.

Ũndũ wa mbere ngũĩka, ngwamba kũmũthikĩrĩria menye mateta make na menye kĩrĩa kĩmũrakarĩtie. Ũndũ wa kerĩ njoke ndĩmũhoe ũrekeri nĩ ũndũ wa gũtũma age kũiganĩra, rĩngĩ na motungata makũa kana na indo iria ndĩmũendeirie. Ũndũ wa gatatũ gũcoka ndĩmũĩrĩre atĩ nĩngũtangĩkĩra mateta make na nduĩke wa kũmũteithĩrĩria kũrĩa gũthũkĩte.

Mathĩna marĩa manene thĩinĩ wa ũrĩithia wa mahiũ, wa mbere nĩ thogora mũnene wa irio cia mahiũ, iria ciumaga nduka-inĩ na wa kerĩ nĩ mũrĩmi kũgũrirwo maciaro make na thogora mũnini kana thogora wa thĩĩ mũno. Nĩgetha gũteithĩrĩria haha no mũhaka thirikari ĩtuĩke ya kũingĩrĩra na nĩgetha ĩnyihie thogora wa irio cia mahiũ kuma duka-inĩ, nehote ningĩ kũongerera thogora wa indo iria mũrĩmi arendia thĩinĩ wa thoko kana thĩinĩ wa duka.

Kũrekereria mahiũ rũru-inĩ nĩkwagĩrĩire mũno ũkĩringithania na kũmahingĩra, nĩ tondũ nĩgũtũmaga mahiũ matuĩke ma kũnogora ciĩga cia mwĩrĩ ĩrĩa irauma handũ hamwe igĩthiĩ harĩa hangĩ. Ũndũ ũngĩ wa kerĩ, mahiũ nĩmahotaga kũrĩa mahuti matiganĩte marĩa mamwe makoragwo mena ũteithio mũno thĩiniĩ wa mwĩrĩ wa mahiũ, ũkĩringithania na rĩrĩa ũtuĩkĩte wa kũmahingĩra thĩiniĩ wa kiugo na makarĩa mũthemba ũmwe wa mahuti.

Cindano ya ndume, harĩ mahiũ, noĩcũngĩrĩrie mogwati matiganĩte, kũrĩ mahiũ marĩa matuĩka ma gũthecũo. Ũndũ wa mbere, mahiũ marĩa matuĩka ma kũthecũo, no magĩe na ũhoro wa gũthata. Gũthata nĩ kwaga kũhota, kũgĩa na maciaro rĩngĩ. Ũndũ ũngĩ wa kerĩ, no ũcũngĩrĩrie mĩrimũ, kũrĩ mahiũ marĩa matuĩka ma gũthecũo.

Ndagĩtarĩ wa nyamũ nĩ okaga ta maita merĩ o mweri, gũka gũthuthuria mahiũ makwa, na nĩgetha akandeithia kũmenya ũria mahana, ũndũ ũcio nĩ wabata, tondũ niĩ ndĩ ta mũrĩmi nĩhotaga kũmenya ũgĩma wa mwĩrĩ wa mahiũ makwa, ona ngahota gũtaũkwo nĩ mũrimũ o wothe ũngĩkorwo wĩ thĩiniĩ wa mahiũ, ũtanatuĩka wa gũthegea makĩria.

Nĩguo, mũndũ mũgeni, kũhota kwĩyandĩkithia, kũhĩtũkĩra rũrenda rwa E-Citizen, no mũhaka mũndũ ũcio akorũo ena gĩbandĩ gĩa bũrũri, nĩgetha namba yake ya gĩbandĩ, ahote kũmĩneana rĩrĩa areyandĩkithia thĩiniĩ wa thĩiniĩ wa rũrenda rũrũ rwa E-Citizen. No mũhaka wa kerĩ akorũo ena thimũ, nĩ tondũ wa kũhota kũmwandĩkithia. Na ningĩ namba yake ya thimũ, nĩ ĩkũhũthĩka rĩrĩa areyandĩkithia kana rĩrĩa arandĩkithio thĩiniĩ wa rũrenda rũrũ.

Mũrimũ wa mũrirũ, ona kũrwara kanua na magũrũ, nĩ ĩmwe ya mĩrimũ ĩrĩa ĩgwatanagio ya ng'ombe, thĩinĩ wa gĩcigo gitũ, nĩgetha kũhota kũgitĩra ng'ombe citũ kumana na mĩrimũ ĩno, nĩwega mũno gwĩtaga ndagĩtarĩ kaingĩ, nĩgetha igoka ikarora mahiũ maitũ, na ningĩ gũthecithia mahiũ maitũ rĩrĩa twerwo rĩngĩ tũmire nĩgetha mahiũ matuĩke ma gũthecwo njanjo.

Mũrimũ wa mũrirũ, ona mũrimũ wa kũrwara kanua na magũrũ, nĩ ĩmwe ya mĩrimũ ĩria ĩgwatanagio ya ng'ombe thĩiniĩ wa gĩcigo gĩa gwĩtũ. Na nĩ getha kũgitĩra ng'ombe citũ kumana na mĩrimũ ino nĩ tũtuĩkaga a gwĩta ndagĩtarĩ a mahiũ na nĩgetha moke matuĩke a kũrora mahiũ maitũ na ningĩ rĩrĩa gwatuĩka kwĩna njanjo ĩraheanwo cia mahiũ nĩ tũtuĩkaga a gũtwara ng'ombe citũ nĩgetha ĩgatuĩka cia gũthecwo njanjo icio.